E ndalogo mabiro ginoe magombo loso en mashindno minyalo tigodo e ng'ado lum kendo nyalo konyo ahinya ne jopur mapidho jamni e ng'ado lum magimiyo jamni mago magipidho e puothegi. Maeki biro kelo yot, kendo brodwaro teko matin kowuok kuom jopur, kendo mae biro konyogi pidho dhogegi e yono maber ahinya.

Chiemoni en niang'. Niang' inyalo chamo ki igolo pokla mage kendo bang'e inyame gi dhogi, sama inyame ibiyo pige kendo pigeno e mitne. Pigeni mit ahinya, kata kamano, niang' itere kembni mopogore opogore kendo itiyo kode e loso gigo eki machalo kaka sukari kata moko iotiyogodo e loso gigoeki mamoko makonyowa e piny masani.

Mano matimore e tiponi, en japur kata jatich mondiki mang'wedo it majan. Ng'ani tiyo gi lwete mar kor achich kendo mar kor acham. Gikone okete mikebe moketo e ng'eye ma ka otweyo kod tol. Jalni bende orwako gimoro e onding'e mogeng'e kuom yudo hinyruok.

Tich mar pith mar akuru en tijno madwaro ni japur kata japith bedo motang' ahinya, momiyo pith mar akuru dwaro ni imiyogi chiemo sano mapiyopiyo kendo sa mowinjore. Kendo dwarore ni igeronegi kar ot margi kanyo maginyalo donje samoro amora. Kendo nyaka imiri thuolo samoro iwegi giwuok oko kagifware. Kendo pithni dwarore ni itime kuma ler mondo omi ngimagi obed maber ahinya.

Mondo omi ng'ato otim tijni, mokwongo nyaka oik puodho maduong' kanyono monyalo pidhe rabolo. Mar ariyo, nyaka omany kodhi mano modwaro ni oket e puothe. Mar adek, ng'ani nyaka ikre gi gigo mag tich mobrotiyogodo e kunyo buche mobropidhe kodhigo. Mondo omi opidh rabolo, obro kunyo buche maok tut ahinya, bang'e obromanyo kodhi kendo obroluto. Bang'e obro olo lo e tiendgi mana mowinjore moromo. Bang'e obroketo mbolea mano manyaka bedni nitiere. To kaonge, obro mana keto geno ni gibiro ti.

Sama janyieo ogoyo sime ka penjo ka stok mar chiemo modwaro be ntiere, mokwongo abro duoke gi muolo kendo bang'e abiro ng'ise mago duto mawangodo kanyono mar stogewa. Bang'e abro penje gi muolo ni tang'o monyalo hero mondo omi obedgodo kata monyalo gombo nyieo e stok mano mantiere. Bang'e abrorito dwoko mare mondo omi odwoka.

Seche ma arado gi jatich wadwa manyien, mokwongo abro mose ni oyawre kata oimore kata oriyo nade mana kaluwore gi sano ma warade. Mar ariyo abro hulone nyinga bang'e abro rito mondo omi en be okona nyinge. Bang'e abrong'ise tijno ma ambe atimo e kambino kata kano achiel mwatiye, bang'e embe anyalo penje mare. Mar ariyo, abro rwake gi muolo kendo abrong'ise ni aikora mar dhi nyime tiyo kanyakla kode mana kaka wasebedo ka watiyo gi jogo mamoko e kanyono.

Tijni nikod nengo alwora kaluwre kod nengo matek madwarore e pith mar olemoni eki. Mondo omi ipidh olemoni, mokwongo nyaka inyiew kendo ibed gi puodho moromo kendo mana kaka kar midwaro. Mar ariyo, nyaka inyiew kodhi kendo mana gi omenda. Mar adek, nyaka iikri kod jopur kata jotich ma bende omenda pod dwarore m ondo omi ichulgi. Bang'e ka olemogi dongo, dwarore ni bang' ndalo ka ndalo ikwoyo yath mondo omi ineg kute manyalo ketho mano ma ibiro kayo bang'e. Kendo olemoni dwarore ni irite seche duto nikech winy mang'eny manyalo chamogi sano ma gichiek e wi yath, omiyo dwarore ni iritogi bende bang' ndalo sano magichiek kendo ka gidongo.

Pith mar olemoni biro gi ber mang'eny. Mokwongo ahinya, en achiel kuom chiemo. Olemoni ichame kendo en olemo mamit ahinya. Mar ariyo, jopur nyalo uso olemoni kendo gilos omenda ma odhuro. Mar adek, purni eki osendiko ji mang'eny e tich kendo mano eki en achiel kuom yorno magiyudogo chiemo ma odiochieng' ka odiochieng'.

Seche maneno tijni taparo tich mar pur alot matimore e gwenge ma adake. Maeki en achiel kuom tijego machiwo chiemo minyalo cham gi ji mang'eny. Odiochieng' kodiochieng', ji nyaka cham alot kendo maeki miyo omenda mang'eny yudore ne jopur matimo tijni. Tijni dwaro mana omenda matin mondo omi ichake, kendo onyalo timo dongruok maduong' kisechako time kendo kigene ahinya.

Mokuongo ahinya, ibiro chopo e mesa. Mano mar jogo machiwo kony ne jo kanyono matiyo gi bengi no. Bang'e, ibiro pimo ne gi mano matimore ni, kendo ibiro penjo gi ni ang'ono minyalo timo mondo mi igol pesa kata idonje akaont no mari. Bang'e, gin ema gibiro konyi kendo gibiro chiwo ni yo no moyangore ma inyalo timo.

Kinde mane akwongo timo tijni, ne en bang' tieko klas apar gariyo. Maeki nobirona kendo natimo pith mar atudo. Wach mane otimorena, ne en wach ma wiya ok nyal wil go. Pith mar atudo. atudo nonyuolona nyithindo malawo apar gariyo dichiel. Ma eki nomora ahinya, kendo bang'e napidho moko kendo moko nauso ma omiya omenda.

Gini nikod nengo kaluwore kod nok mosebedo kaluwore kod mago matimore e alwora. Alwora sani osebedo motuwo kaluwore kod koso mar koth kuom ndalo mang'eny, kendo ma eki, miyo pur mare osedok piny. Kata kamano, en chiemono midwaro gi ji mang'eny. Ma eki, koro miyo nok bedo kendo mondo omi iyude, koro nyaka inyiewe e nengono man malo kopogore gi kaka osebedo gande seche duto.

Tich mar pidho punda nigi nengo e alwora kaluwore kod dwaro mang'eny ma owinjore migi. Mokwongo, pith margi opogore kod lee mamoko, kendo ginbe nyaka ritgi arita maler ka ilwokogi gi yedhe mowinjore mondo kik tuo kata gimoro marach hinygi. Lee gi nyaka ritgi maber kigeronegi kanyo magininde maber mana kaka itimone lee moko.

Pinje mopogore opogore oseriwore e paro kendo ogolo chik e yorno ma inyalo wilgodo omenda. Kendo giketo kwan achiel kata giketo namba achiel mar omenda ma inyalo wilore nyaka omenda e piny machielo. Kendo maeki osekonyo e yore mag timo ohala motudore gi pinje mopogore opogore.

Mokwongo ng'ato nyalo yudo pesa kowuok e pinje maoko kaluwre kod kony, chenro mag kony magichiwo ne ji. Mar ariyo, ng'ato nyalo yudo pesa kowuok e pinje maoko bang' timo tich kendo mano e yor chudo.

Pith kata pur mar konga en achiel kuom yorno ma ilosogodo omenda. Konga inyalo tigodo e mino tol kata e loso gigo mopogore opogore kata mago minyalo ninde. Konga kendo inyalo tigodo e yorno mar loso kiew e kind jogo modak kanyakla, omiyo tijni en tich maber ahinya.

Gino makelo mor maneno e tiponi, en nyathi dhiang'. Onyalo bedo ruath kaluwore kod chuech mare. Kendo ruath kelo mor sama onyuol gi dhiang' e dala. Maeki luwore gi ber mar tije, inyalo ti kode e pur, kendo en ga ranyisi maber ahinya kitang'one kata osiepeni jamni magi. Omiyo, pith mar dhiang', en gande yorno manyalo kelo mor kata e dala. Maeki kaluwore gi ber magichiwo be

Yudo kony opogore ne jokenya, maeki kaluwore kod koso laini maber e yore mag mbui. Maeki wuok bende kod koso ng'eyo mag jokenya matiyo gi mbui. Kendo maeki nyalo miyo ji yudo kony mag mbui e yono mopogore.

Tiponi, tang'o pur mar rabuon. Kendo onyiso kaka owinjore pidh rabuon. Ka ineno tiponi, to inyalo neno buche mogo e dier thur molosi ma gikone ibiro chwo e kodhi mar rabuon. Rabuon ipidho kanyo moting'ore gi malo mondo mi kik pi kethe. Omiyo mtaro igoyo e diere mondo oula oringie.

Gini kaneno taparo chiemo mamit miloso kode. Gini itiyogodo kendo inyalo cham kode chiemo mopogore opogore. Mokwongo, inyalo chwake kendo ichame kamano eki kod gimoro minyalo madhi. Bende inyalo los kode chiemo kaka ring'o kata sup moro amora ma tikode mana kaka itiyo kod kuon e chiemo.

Tiponi tang'o dhok moriedo e laini achiel, nyalo bedo ni gikulo wigi piny kendo kagichiemo e kumoro achiel. Giriedo e yorno modiyore ahinya kendo dendgi omulo wadgi.

Okayie kod mbui ma piny owacho itiyogo e rito weche mag ng'ato ka ng'ato. Maeki kaluwore kod lony mopogore opogore ma ji osebiro godo e kuo kendo ma itiyogodo gi jokuoge e yudo mago mag kiling' kiling' mag ji. Maeki kaluwore kod koso arita maber e mago mag mbui. Kendo maeki miyo ji ok nyabedo kod thuolo kod gigoeki margi ma kiling'ling'.

Tiponi otang'o jokanyo matiyo e kar thieth. Magi gin lakteche kendo jotelo maggi. Jogi nikod nengo kaluwore kod thieth magichiwo ne jotuo, kendo gin e jogo kendo ma jotuo neno sama ok giwinj maber. Jogi nyalo keloni ngima sano ma iwinjo ka dendi ojony ahinya kendo gimiyi thieth kaka owinjore.

Duol mar EACC oseket ayanga kaluwore kod chik mar piny owacho kendo gisani gilando okang' magisebedo kagiketo e mbui kendo yot mondo ji duto ong'e. An gi pacha, EACC osetemo kedo kod mibadhi ahinya kendo kinyalo ng'i to jumbe mokadho gisemako ji kendo giseng'iso ni girakore kod jogo matimo mibadhi e piny kae.

Sama ikwayo mondo omi ikan gigi e yore mag piny owacho mag mbui, mokwongo biro keti mondo omi iyaw akaont mari e mbui. Mar ariyo ibiro keto nambani mari ma kiling'ling' mondo omi oket arita ng'at ang'ata kik donj e akaont mari. Bang'e inyalo kano akana gigi sano ma idwaro kendo in kendi ema inyalo nenogie sano ma idonjo kokadho kuom yor arita mari mar namba ma kiling'ling'.

Chiemoni olos kod kit chiemo mopogore. Mokwongo ntiere mchele, mar ariyo wan kod ring'o mowang' maber kendo olos manyalo lombo wang. Bang'e olose bende kod avakado mong'ad e yorno mamit ahinya.

Tiponi kaneno to aparo pith mar diek, moloyo to nyuok. Diek mipidho kotuwe olang' e ng'utgi, maeki en yorno mar ng'eyo kwonde magikwaye, kendo ng'eyo kata kosewuok kanyo maniweye. Ma eki konyo ahinya jokwath kendo miyogi yot e sano magikwayo diegegi eki. Olang' bende iketo negi kaluwore kod timgi mar wuotho ahinya kendo ginyalo ringo ma gidhi mabor sano ma iritogi kagikwayo.